Ore nkabilaitin oondaiki naatii olosho le Kenya arashu inaitumiai oleng' sana sana naa enkurma enoshi naidong'uni torpaek nitumiai siinche irpaek oleng' ee tesapuko, entoki nijio ormushele ninche duo oshi ndaiki naagirai aitumia oleng'.

Ore mbenkii sapukin tolosho le Kenya eetai Equity Bank neetai embenki najo Coperative neetai National Bank neetai siinye KCB, neeku ninche mbenkii sapukin naagirai aitumia tolosho le Kenya.

Eyioloi Nairobi tenkaraki aa ninye capital city e Kenya tolosho le Kenya, neeku ore naa Nairobi naa entoki naitaa metayioloi naa tenkaraki ina ore sii enkae naa ninye duo tanakata city sapuk te Kenya ata enikiata nkulie city kutitik kake ninye naa esapuk, ore sii enkae naa ninye etumore nkauntini pookin ninye naitutum olosho msima le Kenya neeku ninye eyiolounyieki naa Nairobi.

Ore entoki naidimi aataas naa pee itutumi naai iltung'anak ning'oruni naai enaa ntumoreitin naittutum naai iltung'anak ata ninye enaa nkarambeeni etuunoki naa ninche naayau iltung'anak tenebo, neeku ninche naai nkoitoi naidim aitutumo iltung'anak metaa epoita naa iltung'anak tenkeju nabo.

Ore naai entoki naidimi ataas naa pee etumo naai iltung'anak temurua ee olarikok lenye nenyai osotua nirori naai nkoitoi pookin naidimi ataa kitutum iltung'anak naa entumo naai esidai enitutumi iltung'anak amu nakata naa eeku iltung'anak epoito naa tenkeju nabo nemigili aoro neeku teneji maima ena oitoi neim naa kila mtu kake naai enotoki entumo oltung'annak pookin.

Ore oshi entoiki naishoru metabaiki iltung'anak iwuejitin oonguesin naa pee ele oltung'ani alo aduaki keon entoki naa kening'ito ake ninye arashu te mbuku ake edolta, empisha enye ake edolta kake itu akata edol, etiu naai enaa oltung'ani litu akata ninye edol orkanchaoi arashu orng'atuny naa enelo naai ewuei nijio Masaai Mara arashu Amboseli National Park naa kelo alo aduaki keon nguesin naa tenkong'u etodua metaa mee kening' eji neeku ajo nanu ninye naai entoki oshi napuo iltung'anak naa pee epuoie uwuejitin oonguesin.

Ore nkiteshenini sapukin tolosho le Kenya neetai Citizen aa ninye enkiteshoni namaba nabo tanakata ee neetai enkitesheni ee redio e KBC, neeku kajo nanu ore nkiteshoni sapukin tolosho le Kenya naa nena are akeenye etii Citizen o KBC.

Ore mpatii sapukin tolosho le Kenya naa eetai ODM aa ninye oshi opposition ee neetai UDA aa ninye tanakata empati sapuk naa ninye tanakata narikito olosho le Kenya ninche naatii nkishu saai kirorita, neeku ajo nanu enaa ninche tanakata mpatii sapukin tolosho le Kenya.

Ee ore kotini eshumata ore esiai enye naa pee inining' irkesin ee niamua ninche, kotini eshumata oshi naiamua orkesi naa ajo kaa shoto naa inyiari naa ninche sii oshi naitobirr constitution ee nasuj olosho neeku ninche isiaitin e kotini eshumata.

Ee atoning'o Wangari Mathaai ore apa ena tasat naa oltung'ani apa ninye onyorr esiai oseroi enyorr apa ninye esiai oontimi ee ore apa Wangari Mathaai ninye apa naata apa ee e movement apa naji Green Belt Movement, neeku ninye nanu entoki nadamunyie Wangari Mathaai nenyorr naa apa aitetea esiai naa oontomonok ninye apa duo esiai naas Wangari Mathaai ninye naa esiai nadamunyieki.

Kayieu naai nisumare nkera ainei ina kop amu ore naai ina sukuul eshumata e Dedan Kimathi nss kishooyo nkisumaitin naa eshumata neeku ketum naai enkerai enkisuma naishiaa ee netum eng'eno naai nagut neeku naai kanyorr nanu naai misumayu enkerai te tina sukuul.

Ore enkampuni e cocacola naa enkampuni tanakata naa akajo ninye tanakata narikito toonkampunini e soda naa ore entoki naitauni tinewueji naa ena suda naa naji cocacola ena narok ena naata olaburra, neeku ninye ninche ntokitin naitauni tina ampuni e cocacola.

Ore oshi irkekuno le sukuul naa nkolong'i imiet oshi epuoi te wiki sukuul amu ore oshi sani sana naa ore sukuulini naa jumatatu naa epuoi mpaka naa jumaa kake mepuoi weekend aa jumamosi o jumapili neeku ore naai ena sukuul e primary naa kepuoi tedekenya noo saa mbili neshukunyiei ake ajo noo saa tomon enteiba.

Ore ake ninye mpaka tanakata enewueji natii neton meeta naai ngolikinot naai naibelekenyita atumito inaalo emaisha amu mpangilioni naata emaisha neton naai agira aitasheyie ilo aini, neeku eton ake ninye mee meeta engolikinoto naagira aitayu tolaini apa laa ninye nanu aata te enkishui.

Ee atareto oltung'ani temurua nanu natii naa enkolong' nabo nainepua ai tasat naatiaka aatupukoitie nkera nkolong'i are nibidi taa tenaduo kurma nibidi pee ajing' nanu olduka naitaki embakit nabo o nusu esukari amu ijio sinanu maata iropiyiani kake ore tenkaraki enduo uruma natejo ee aatupukoitie nkera nibidi naa paaisaidia amu mee pooki naa ake duo likiliki ainasaki shida enye ekentoki ake siinye naturrumoyie ometolimu ajo saidiaki tenewueji amu etagolo nibidi paisaidia.

Ore apa endamunoto naata apake ara enkerai naa akaata te akili aai ajo atum ake sinanu enkolong' nabo entoki naai naji enaai amu kumok iltung'anak likitoduaa lemeeta apa kigira siyiook aabulu toki kake nelo oltung'ani enyokita ominoto siinye enaduo toki nara enenye, inepu naai oltung'ani ajo meeta ai toki kake enyok oladuo tung'ani nimaniki oltung'ani eeyeuo ometaa ekeeta engarri naa mpangilioni naatipika maisha, neeku naa ninye nanu indamunot naata.

Eng'as naai nkotelini aapuo aas entoki naji application pee epuo aapuo aiapply naa pee etum kuna ardasini naishorieki metaasia esiai, ore eton itu ishori nena ardasini naasie esiai ekeponu naai ena ministry naai e biotisho neponu aing'uraa enaduo oteli enaa kietimu metaa kiidim naai pee ishori certificate ning'urari usafi neesi duo naai entoki naji aikagua ine pee etumoki naa aishoo enkardasi naasie esiai.

Ore orkerrin lo lashumbai netoshorua ntokitin kumok oleng' amu etoshorua ninye orkishopo neshoru esiai enkinasata endaa ore torkishopo netoshorua taa olemesidai amu inepu tanakata nkera inye mpaka inye inormaasai ishopo enkerai enkila naai nemeeta enkanyit ashu enkila dorrop netii ntoiwuo inewueji etii loomenye, ore toondaiki nayauaki nkuti daiki naa nayau imuoyiaritin nemeetai apa enaya apa irmaasai ndaiki nemetii chemical neeku ninche ntokitin nayautua ilashumba naa.

Kegira irkanisa ainasaki iltung'anak ee ilomon sidan le Enkai, ilomon ooretisho negira sii naai autaa iltung'anak amu isumakini iltung'anak embuku najo pee enyorruno olikae olikae ninosakini iltung'anak aajoki pee entabooitata tosotua naa ore kanisa nemegel iltung'anak, ore kanisa naa ene kila mtu neeku kitushulu naai iltung'anak pookin imuayiin pookin iltung'anak naai loonkutukie naapasha, neeku egira irkanaisani aisaidia iltung'anak oleng' negira sii kanisa aisaidia iltung'anak.

Ee ore nkoitoi naai naaim oltung'ani pee elo ajing' enteke aa ing'as kwanza alo aiagerr ajo iyieu nijing' enteke ore piidip iata ilolan linonok nilo inewueji e security inewueji duo ning'urarieki ilolan nilo naai mikintaduakini olorika laa ninye naa ijing' tesafari, ore piidip nilo naai alo aton teboo aanyu saai naai naipang' eneteke pee enetaa naai ibelekenye metaa meekure aa tina saa eloito nikilikini kake naa pee pee itaanu.

Ee ekegira eimaa ilairemok le Kenya engolikinot sapuk oleng' te esiai ooropiyiani amu eng'as ninye aaku ore iloito alo aturrisho neyieu naai niata iropiyiani naitosha, neya ninepu kulie airemok ajo meeta iropiyiani naitosha nitanyamal naa esiai enkiremore, ore sii enkae ebaiki naai netum oltung'ani iropiyiani nemeyiolo naai enkoitoi napikie naasie naai savings naisavie ianduo ropiyiani neeku eyieu naai niteng'eni naai iltung'anak nkoitoi naa naai naapikie iropiyiani enye ashu enaa ebank naai neutaki iltung'anak aajo kaja iko tenisave mpisai te embank.

Ee kaasishore oshi M-pesa alakishore, ore sii tenkilepunoto e biashara esimu negira ailepunye amu eetai inye inoshi pisaai naaji transaction naa kedung'i naa oltung'ani enirriwaa iropiyiani ashu enintau naa kilepunyie naai ina biashara tolosho, ore sii enkae ee iilep iropiyiani inoshi currencies nailep impisaai naa kiigial naai aaku ilepunye biashara olosho amu teniilep naai mpisaai naa kiilep naa biashara.

Tenipik eripoto ebiotisho oltung'ani naa kisaidia naai tenkata nimuoi iyie arashu enemuoyu naai oltung'ani naai lino enira naai oltung'ani oemishe ore ena ardasi erripoto naa ilo naa alo apik keon nipik entasat ino onkera inonok naa kakaisaidia naai tenkata nimuoyu arashu namuoyu nkera inonok amu eeku naa naai ninye epuoi aitumia neeku mee kulie pisaai naai ingila alo aitau, nikimpungusiaki gharama ina olong' imuoi.

Ore esiai encardi e ATM naa iropiyiani oshi itaunyieki te mbenki kulo tung'anak laa mbenkii itumiaa, neeku ATM ninye ake ilo etii emashini natii inewueji naa aisuroki ake nipik namba ashu mpisaai duo naaba enaa iniyieu nintau nintau taa taata neeku ninye esiai encardi e ATM.

Ore ng'olikinoto nagira tanakata enkop pooki aimaa naa emoyian ninye nagira aitanyamal nkuapi pookin amu ore emuoyian nijio inye UKIMWI kwanza naa ketii nkuapi pooki negira aitanyamalisho oleng' amu eton apa ake mibala olchani oleng', neeku ore te nanu naa emoyian naai nagira naa aitanyamal olosho, iloshon pookin telulung'ata.

Ore naai enaa nkera ashu iltung'anak okishin naai entoki nikiidim aitodolie enyorata naa enebaikini naai neyakini entoki nijio nkilani ninyiang'uni enkurma nishori inye naai aa free medication aa embaata epesho naa nche naai nkoitoi naai nadol aajo kegirai naai siinche aitambua arashu enyorri siinche temurua.

Ore nai KRA naa ailo aas application naa piilo Itayu KRA naa ore nai KRA naa ke kakincho nai eretoto amu ee eleleku nai peeyielouni nai ee esiae naa niyasita nai oltungani neyielouni nai impisai naanche intijingu itii esiae neekiriniuni sioshi KRA Kila musho olari.

Ee kairuk enkitaunoto olassarr neeku ore naai enaiko paitaarriyian enkirukoto, ore tenkirukoto aai naa ee paitau naa olasarr ore oshi olasarr naa aintau ematua oo ntokitin naai niata enaa nkishu tomon iata ninchooyo enkiteng' nabo enaa elaki nabo iata ninchooyo nkeek tomon neeku ke ore oshi olasarr naa kitauni enaa entoki niata ten percent oshi ishoori tolasarr.

Ore tolosho le kenya oree nayii oltung'ani nayii loishore enkipante naa oltung'ani oitabayie ilarin tomon oo isiet amu ninye najii ejo Kenya eitanayie naa ilarin ooyieuni natii oltung'ani olitabayie ilarin tomon ooisiet nemeeta enkipante naa tenebaki ilari tomon ooisiet nelep naa nikinchori enkipante amu itanaa naa oltung'ani musima.

Ekekira kotini ainining entumo naipirta enkuluponi amu, ekekirae aapuroo ilchambai looltunganak. Nekirae aisho iltunganak title deed nemeifaa. Ebaiki naa te corruption apa inoto ele tungani ena title. Neeku naa ninye tenakata enkoitoi nakira aininingie naa aininingie intumoritin naipirta enkuluponi peetumokini naa aisho oltungani title naa naa oltungani oifaa, metaa mee oltungani ake duo olotu nelotu aya title kake mee tenkop naishaa.

Ore esidano ee enkishumata ooresiitini indipa aiyiang'u ntokitin naa kakisaidia naai amu ee ira naa confidential ajo ininonok naa kuna tokitin metaa teneeuo ee complain aaku etii nintodolu naa ina ardasi nalimu ajo inyiang'ua kuna tokitin naa ininonok neeku kenyoki aajo pee eshum oltung'ani ena receipt naa pee kisaidia eneeku naai etii malalamishi.

Ketumoki naai olkitarri loonkishu aa tenebo olaramatani airoro ipirta naa dupoto naremieki nkishu amu ore ninye naai eremoto oonkishu naa kisaidia oleng' amu tenetii oltikana enkop ashu kulie abilaitin oomuoyairitin naa ore eremoto oonkishu na kisaidia naa aibok naa pee metum nkishu kuna moyiaritin.

Ore taa naai tesiana e nabo ometabaiki imiet nejo kaisho naai percent ongwan naa tenkaraki kuna ee ore irkastomani netumito naai ee service ee tekulo huduma looldukai arashu loosipitalini neya taata ake ninepu siinche irkulie oishiliwa taataake enoshi kata epoito aishooyo huduma neeku ina naai paidim nanu atejo aidim aishoo esiana e ongwan amu megiraa sii duo ainyilaa oleng' nemegira sii aitobiraa naai mia kwa mia.

Itu nanu alo Mount Kenya ee ore sii ewuei netii Mount Kenya netii kaunti, nkauntini kumok naabaya uni ongwan amu etii Tharaka nithi, etii Meru, netii Embu netii Kirinyaga netii sii Nyeri, neeku nena wuejitin ninye naa ibung'ita ele doinyio oji Mount Kenya.

Ee kayieu naai nalo inewueji neji Uhuru Park tenewueji te Nairobi ee ore sii enewueji Uhuru Park naa ewueji oltung'anak pookin amu epuo naai iltung'anak kituaak, iltung'anak botorok nepuo sii nkera neeku kebolokino kila mtu meeta oltung'ani naai lemelo.

Ore naai enkibelekenyata edukuya naa tenedol naai ilaramatak ajo ee itadowuoki naai faida napiki kuna ropiyiani naishori naai te nkampunini kuna naishooyo isilen aa toltun'anak eshomo aayau aa tolturruri aa te mbenki neeku keyieu naai nedol kuna silen etii faidani enye abori, ore sii enkai toki naitiship ilaramatak naa enedol naai enkibelekenyata oloing'ang'e egira aitodolu ajo ketataana enchan, ninye naai ntokitin naai adol ajo kitiship naai ilaramatak naa kulo looturisho.

Ore esiai naaata teknologia egirai naa aitobirr esiai endaa negirai nayii autaki iltung'anak naayii inkabilaitin etii naayetuo naagira naa ake ayaku naai indaikin aaku eta neeku ninche nayii eioki ayiolou neitokini nayii irkiek laa ninche nayii oisaidia naa olorere peuni inaaduo daiki peepuku naa naji naadu endaa.

Ore apa naa kibelekenyi apa endaa ontokiting onkishu, ainepu oltung'ani otuuno apa ninye olchamba neeku eeta irkuniyiani lorpaek nemiraki olikae tung'ani litu apa ninye eunisho kake eeta nkishu ore oladuo tung'ani oota irpaek nibelekenyaki olikae tenkiteng' arashu te enkine, naa kadol nanu ajo ee ninche apa sidan aalang'u iropiyiani amu intokiting naa naatumoyu nena neunoyu sii negol sii entumoto neeku kajo nanu enaa ina kibelekenyata oontokiting apa esidai.

Ore apa entoki nayaka embatata embenki e Chess naa iropiyiani apa meekure eeta neerr naa apa Central Bank of Kenya aa CBK, nerr naa pa tenkaraki meekure eeta iropiyiani, ore sii enkae naa kegirai apa aaya ilooni, ilooni apa ninche naishorita nkampunini nemegirai naa aashuku tenkata nafaa neeku naa mpisai apa naikuna metari naa ina benki.

Ore naai tenanu ekeserian naai tenitauni kuna ropiyiani te counter ake amu ketii oshi nena wuejitin CCTV naagira ake aing'orr entoki nagira aiendelea tinewueji ore sii duo enkae toki naisul pii eketii ilarripok, etii irpolisi ootoni tinewueji laa inewueji ninche ing'orita metaa metii pii orpurrishoi naai oji kiindim atupurro tinewueji amu etii naa nena CCTV naagira aing'orisho netii lelo polisi oing'orita naa atua naa embenki.

Ore apa maendeleao nataasa apa Uhuru Kenyatta tenkata enye apa naa itobira apa irbaribarani nitobira sii apa SGR railway engarri enkima, ore sii apa nisaidia oleng' enkishia ebiotisho amu eeuo apa nishoru metaa ore esiai ombaa oontomonok aa teneisho intasati naa pesho, ore sii neyaua apa laptops naisumare inkera osukuulini e publice.

Ore Embu naa ewueji sidai niidim aitayunyie passport amu ing'as inye aaku ias naai entoki naji application tinewueji naa ore pee ias application tinewueji naa kintakini naa ake receipt tinewueji ake te Embu amu ore ine wueji e Embu naa ketii ake sininye mpaka enkopis e TSC, neeku naa elelek naa enkitaunoto e passport.

Ore naai entoki edukuya naiko naai pee etumokini atorrip orkuak tiatua emurua naa pee eng'as naai ninche isiasani aishoru enkanyit oopeny netum oladuo ning'o pee metii naa oltung'ani opaashari olo aitayu ntokitin emurua boo neku eyieu naai ninche nishoru olning'o neeku iltung'anak naai ooboita tenebo nenyai ntokitin tosotua naa ina kata naai idimi naa aatorrip naai orkuak lemurua.

Ore erripoto oltung'ani tenkata enturore amu ee ore oshi ilairemok naa echan itegemea neeku naa erripoi oleng' naa torrono naa erripoto enye amu mee enoonkulie tokitin amu enchan naa ninye ing'oritai neeku erripo naa naai iltung'anak aajo kaa , kalo kekun etaa metii enchan pee mikiunisho ake , kalo kekun etaa esha pee etumoki naa atuunisho, neek ina naa tofauti napikita metaa naa tofauti erripoto enye.

Ore isilen sapukin enturore naa etii ninye esile kwanza oompisaai naashomo oltung'ani aisileno ebaiki naa tembenki eshomo ayau ashu aa oltung'ani eshomo alo aoru neeku mpisaai naa naanyamal oleng' tene amu ilo naa tanakata ayau iropiyiani alotu alakie naa iltung'anak oojing' ele shamba nilo ainyiang'unyie fertiliser nelotu naa esile oompisai aa esile sapuk neeku naa ninye aata.

Elee meeta entoki nataasa apa ninye Rigathi Gachagua amu etasiokoki aajut oloibe kamaa naa oltung'ani lamayiolo ajo enaa ilarin aare ake etaasishe nejuti taa esiai, neeku majo duo maaata nanu entoki sapuk nadol apa nataasa Rigathi Gachagua amu mee ekitu taatoi ees ekitu ishori nafasi amu etasiokoki naa aitayu ninye eton itu iiting' enkata enye.

Ee atoning'o orkeju Tana naa ore tanakata esiai e Tana naa ekeesita esiai sidai amu ore ninye Nairobi kwanza egira aisho iltung'anak le Nairobi enkare naoki negirai sii aitumia te Nairobi enaa enkare nagirai aunishore, neeku ninye naa esiai sidai nagira ayaki naa iltung'anak ele keju oji Tana.

Ee kiidim naai enkerai olarin tomon oile mpaka tomon oopishana anoto passport ore naai entoki nayieuni naa ee eyieuni naai passport naa enye aa pisha enye naa neyieuni naai enkardasi arashu enkipande naai entoiwuoi nabo naa nai nalimu ajo eyiolo ajo egira naa ina kerai alo atalu ina passport.

Ore naai mpisai nikindimi aishoo e HELB naa ore mpisaai duo kumok nikidimi aishoo naa nkalifuni amisini ee keshula taa bursary oo esile taa aa ninye loan, neeku ninche mpisaai nikindimi aishoo naai kila olari, nkalifuni amisini amu ore naa bursary naa nkeek isiet.

Mayieu inye nanu namany naa ore sababu kegol ninye kwanza maisha e Nairobi amu eng'as inye aaku kwanza ee lasima pee ilak enkaji, lasima piinyiang'u enkare meetaa ai toki nemekeji etii inye oltungani oji kwatiki toomonu entoki, kila mtu negira aishi maisha enye neeku naa mayieu nanu namany Nairobi amu egol esiai e Nairobi oleng'.

Inga nai ayiolu ajo kamaa ena library niyieu nakai etii ingasa ayiolou ajo kai etii Library niyieu iyie ore si enkae niyieu si neyiolou ajo kasaaja oshi ebolo anaa iyolo ajo sai aja oshi ebolo niyolo ajo nepuoi Aiken tesai aje niyiolou ajo kanyio ejingieki amu ore ena Library na nyoo toltunganak botorok na nyo tonkera napesho alfu enardasi nikintaa nai ormembai metaabindim nai aisilenoi ntokitin nilo aisum nilo adol pishuku.

Ore entoki edukuya ore airtel ore transaction cost enye ashu endungoto nadung iropiyiani na eniriwaa ashu enintau na kuti merisore ne mpesa ore si airtel na tenilo alo airiwaa ropiyani na katitin are pingilie pin airtel money me nabo ana airtel money neaku kingira nai ina aikikishaki ajoki eeta nai ena eeta nai nye eripoto oleng toropiyani inonok amu mara mbili na ingilieningasa adol enkarna atan ituncho ropiyani meshomoita.

Ore entoli nayiolounyeki enkaji e jubilee nataa tenkata enye ore taata jubilee nitawuoki tolari lonkalifuni are otomon oile na enchama narikito apa uhuru kenyatta na ore entoki apa nataasa na kibunga na ibunganisha apa nchamai nabaya are are amu etii apa tienee neatae yuarpi ,enapashama eruto neaku ninche naapa enkata natangamunyeki pre si enkae etubula si enkae tenkata enye amu engasa aakubore orkitok orikito enkop orikito kenya aa orais na olina shama ore si majority leaders le parliament na olina shama .

Ore na enekanza glovo na etiu ana app na keret oshi na ore oshi esiai e glovo na ekitaasaa nai ninye ntokitin ake nai irkastomani amu eishoyo ndaki nishoyo naintokin irmatunda nekiyaki nai mpaka enkaji ino eniwoshoki nai simui neaku inaesiai e glovo